Ore ena naa embaare o onkonyek, naishori inkera kutiti eton a kutiti, kore ena baare o nkonyek naa sidai amu eibooyo imoyiaritin nelelek ewuonu ataa, aitamodoo inkera kenya ewuonu aaku iltung'ana botoro. Neaku sidai ena bae oleng tenebaki inkera eton a kutiti peesiokini aibooyo ilo buket naa kelelek epuku kenya tenkishui oltung'ani e baadaye.

Kore ena naa sawadi nashoki olaseyiani, na sidai tenishori lasiayiak sawadi, amu nakata edol ajo igira ai tambua esiai nye, nedol si ajo iyata ornyorra teninche, naa ore pingo nejia nintagol, nintukuj menyakita agolie irkasin saidi.